Gini e aluorana ilose kamae, inyalo chiele, inyalo boke, inyalo kata bule niwach jok moko ok cham gik mochiel, jok moko chamo gik ma obul. Koro ng'ato nyalo timo kaka ohero, onyalo bulo, kata ochiel gi mo kata obok gi pi to ocham achama kamano, to jok moko ok cham manigi mo nikech miyogi tuo nikechgin gichamo achama moboki kata ma obul. Nitie ng'ato mohero kata ma mothol athola. To an ahero mochiel, mochiel ema mit ahinya, mochiel kasto oket e pi okete gi pi, kadone mit ahinya, ee.

Weche duto man kod nengo kae en aneno ka nyathi obet e, obet e kom to chal nien rang'ol. Chalni orang'ol, nyawadgi temo nyiero kode miye mor. Nyalo bedo ni nyathini min gi ne ok otere echanjo tee koro ema omiyo ong'ol e duong'ne. Ema omiyo inyiso mine ni nyathi nyaka ter echanjo ma kaok otere e chanjo to onyalo ng'ol e duong' ne. Chanjo en ga gimoro ma ochuno kata koro nyathini ka ok en wach chanjo to ne ong'ol ang'ola ne onyuole ka ong'ol. To aneno ka onyiewne gir bet kanyo konye, en gi omor ahinya. Nyithindo mong'ol nyaka ng'i maber, gin nyithindo moko ma nyaka timne gimoro amora, chiemo imiyoi kanyo, luok iluokogi kanyo, ee.

Gima timore kae en ni aneno nyithindo ariyo, masomo to gisomo e sime. Tinde piny masani gik mang'eny olokore ahinya, chon ji neok som kata e sime tinde nyithindo somo e simu makata nyathi nyalo somo kani dala omiyo japuonj nigi tich mayot. Obiro abira to omiyo nyithindo simu to oonyisogi gik monego gitim to nyithindo timo. Omiyo koro tich tij japuonj yot, en tije enmana puonjogi ndiko. To simu ma nyithindogi some omiyo ging'eyo gik mang'eny ahinya. Nyithindo matinde okethore sana niwach simu. Gineno gik maok onego gine esimu sama gisomo to mano ok ber ahinya.

Tich mar puro njugu oselokore bang' kinde mang'eny e aluorana. Tinde ji jok mang'eny ok opuro njugu, jok mathis ne wach njugu inyalo pur to okethre kata ka pod onyak koro tinde jok mathis ema puro njugu. To njugu tinde beche tek ahinya newach otek mondo oyudre, jok mathis ema pure, beche tek. To ng'ato kopure onyalo nyak maber kata onyalo kethore kata kapok onyak. Njugu en gimoro malong'o ahinya, en chiemo ma ng'ato chamo to njugu be inyalo losgo gik moko. Njugu inyalo losgo mok nathi mar nyuka, kata njugu inyalo tiyo go e madho chae, inyalo tiyo go e mkate. Njugu be, njugu inyalo tim go gik mang'eny ahinya.

Ng'at matiyo tijni nyaka obed ng'at ma ong'eyo ng'iyo rombe maber. Rombe dwaro kuma gininde, dwaro kuma gi gichieme kasto bende nyaka obedni ong'eyo ng'iyo ka yiw rombo oseromo mondo ong'ad. To rombo nyaka ng'i maber nikech rombo nyaka madh pi, rombo nyaka mi nyaka mi kuma gininde niwach rombo ok nyal nindo oko. Ka ginindo oko to ondiek nyalo biro to nyalo chamo gi gite, kasto be ng'ama ng'ama ng'iyo rombo nyaka bed ng'at moro mong'eyo ng'iyo rombo sama tuo, okni ka rombo tuo to okia kata sama rombo nyuol, nyaka obed ni ong'eyo ng'iyo ni rombo ni chiegni nyuol kata ni romboni opek mm to nyaka bed ng'at mro man gi saa motiyogo ka ong'iyogo rombo mondo rombo kik lal.

Ber ma ng'ato nyalo yudo kuom pidho gwen, ber mokuongo en niya, gweno nyalo nyuolo tong' to ka onyuolo tong', jal ni nyalo yiero kata ni ous, kata ni ocham, kata ni owe mondo gweno obutno. To be ka gweno osenyuol mobutno dhi dhi golo nyithindo. Nyalo golo kata nyithindo apar kata aboro. Nyithindogo en e ber, miyo gweno medre kasto be gweno en chiemo ng'ato nyalo chame sama oonge chiemo. En ring'o. Kasto be, gweno ng'ato nyalo uso koro gweno ng'ato nyalo uso kata miya abich to mano pesa manyalo konye. Gweno nigi ber mang'eny ahinya. Ka ouso gweno, to onyalo yawo go ohala moro. Ohala kaka uso e duka, uso lewni, uso gik mang'eny koro gweno nigi ber mang'eny ahinya.

Gik makelo mor ma aneno kae en ni ya, aneno ka ji olworo ong'erni. En nathi ong'er, olwore gi ji, chalni ji oya maboyo boyo biro neno ong'er. To nathi ong'erni anene gi rabolo moting'o, chalni jok mobiro nene gi emamiye rabolo. Miyogi mor. Taneno be ka nthindo be nikanyo. Ka ji obiro neno ong'er miyogi mor, gimor kuom neno ong'er newach ong'er en kaka dhano odwa chwere kaka dhano to ok en dhano. Ong'er nigi lwete, migi tiende to ochalo dhano to ok en dhano, koro en mor gi ka ginene to gitugo kode newach aneno ka gimiye rabolo. Mano nyiso ni gimor, gihero nathi ong'erni. Ee.